Hoho ,ormalenke ,ovacado ,irmashungwa, irpaek o apples , thorn melon ,egg plant oo kapish oo cucumber ,ohoho naado ,ohoho sikitoi ,

Kepiki ake empeku nursery yiolo pee ebulu nitrasfa nepiki ilchamabai , nebukokini enkare nebulu impuka ore piidip aatubulu newoshi irkeek pee meye, nepuoi naa aikesu.

irkitarrini looloonkishu egira aitaas enkine operation neeku kininye eripita tidipa atadany enkoshoke ninye egirae aibooyo pemitoki osarge sapuk aibukori.

naboisho, olning'o oarareki moyiaritin naijio cancer, moyiaritin pookin olmanyara

Ekeshomo oltung'ani olduka lompisai negira aitayu mpisai te mpesa napironyita esimu nishoo mpisai enyenyek

Ene tipat oleng ena bae too ilairemok lendaa oloongishu amu keisaidiapeayaki impisai tenemir kule tenetieng inkishu ataa sii ilchanito naa ketum impesai.

Aintayu ake niisuj, ninya etii Enye embeku enye ninotu embeko enye, etii iltung'ana oonotu netii iloijoo. Amu meata .

Ekelio ajo enkolong nauni ilkeek tenkop muj. Neaku ketii olbotor le agriculture oewu neun olchani lenye. Neaku enkare egira abukoki mewuonuni iltung'ana pooki ai shuhudia amu forest egira aunie ilkeek.